Ma en japur kendo gimatimore kae en ni magi gin nyanya ema oket e puodhoni, gin nyanya nikech mae tich mane asetimo, kendo nyanya emipidhoga kamae. Nyanya kipidho nyaka chuone yien kendo nyaka tuwe tol. Sama osetuwe tol kamano, kaka nyanyani dhi nyak, en ni tolni modhi luwo ka sama. Nikech nyanya kowe aweya noti kamano, odhi lagre e lowo marach, koro kata sam aosenyak minyalo pone cha, onge kaka inyalo pone ka kata kuma inyono owuon onge. Emomiyo sama ipidhoga nyanya kamae, iwe thulo moro e diergi ma ng'ato nyalo luwo, to nyanyagi igone negi yath kendo aneno ka ng'ato oting'o gir goyo yath e toke, kendo ogo negi yath, to en gimaber ahinya nikech samo kogoyo yath e puoth nyanya to nyanya nyalo kethore, kendo kudni nyalo o e puodhono te macham nyanya manitie kendo ma odong' mana ka olokore yien lilo. Koro sama ng'ato osebedo japur, nyaka ong'e gima onego obedni itimo, kendo kata puonj moko michiwoga matindo tindo, gi joma ne osesomo tich mar purni maber, onego obedni gitiegre kuomgi kendo sama ipuonjo to gichiko itgi maber mondo omi ging'e gik ma onego gitim kaka gin jopur mag nyanya. To nyanya nigi omenda.

Tijni oselokore bang' kinde e alworawa, nikech kineno joma opidho, opidho banda, ndalo machon, ka ne osechopo sa mar ritho, to gin tiang' go, negibeto gitero ne dhoggi dala. Wi gi wil ni gigi inyalo ti go ka, mana kaka manyiwa. Koro sama oseridh ga oduma, ijiwo ga jopur ni gik tiang' gi, kik giwe ni gimodo kaka yien, kata ki giting' ni gitero ne dhiang' chiemo dala. Ber kata ka wi gi kende em ing'ado ne dhiang' itero negi, ndalo ma oduma pod ng'ich ma ochimo kuma idhi ridhe cha. To kwonde modong'go, dende ma odong' go te sa ritho, inyalo we e puodho kanyo. Kendo sama tinga puro cha, tinga nya kuno bur moro ma madit, ok matut ahinya, to keto, to chak umo. Nikech tiang' gi gin gik ma ka otop e lowo ka kanyo to gilokore manyiwa. Kendo gin gik, gin achiel kuom gik ma itiyo ga godo e loso manyiwa ma mag dala ok mar nyaduka. Ema omiyo awacho ni gini oselokore bang' kinde. Nikech, kendo, ndalo machon, oduma masani mipidho, opogore gi oduma machon. Oduma machon ne ipidho nyaluo, kendo ma ka ti to oti mana ka odhero. To sani oduma chwe kendo opugno maber. Kaluwore ni nitiere kothe ma owuok manyien masani ma jo agriculture osegolo kendo gipuonjo ji.

Tich mar pidho alot kigolo e seedbed itime e aluorawa gi jii mang'eny kendo kakitime en ni ng'ato kuongo puro maber . To sama osepuro ma opogo puothe no maber kendo o opango lain kaka alode no dhi bet nikech sama ipidho alot ok onego bed ni ipidhe modhugore. Nyaka iwene thuolo ma sama idoye cha ntiere kumi nyalo nyono kendo thuolo yudore ma nyalo olone godo loo e tiend alot maber. Koro sama ng'ato osepuro maber kamae ma ochungo puothe maber onyalo dhi e seedbed kuonde ma jii olose kodhi to onyiewo kendo onyalo nyiewo kodhi kaluwore gi buche mane ogoyo ni idwaro pidhi kosenyiewo tobiro gi kodhi go tonyume bur buche manogoyo go toumo. Bang' umo to tije dhi bedo mana olo ne alode gi pii mondo mii oti maber. Kosetii ma osemako lowo tonyalo chako gi doyo gi, bang' doyo pod odhi mana olo pii . Koseolo pii to odoyo gi adoya podi to opudho buya mondo kik gidong gi buya nikech ka alot odongo gi buya to odhi dongo mothirno kendo ok odhi bet ma ite dongo dongo to jii ohero mana skuma ma itgi dongo maka ginyiewo matin to ng'eny.

Ber ma iyudo kuom tich mar pidho dhiang' kendo tich mar luokogi kamae en gima ber ahinya kendo yo miluoko godo dhokni en yo ma obiro manyien. Iketo aketa pi kargi mar kama ne igero ni iluokogiyeno kendo pino kise inyalo sombo pi e aora to iolo kanyo. Ka iseolo mopong' to ikawo yath to irudo eiye kanyo. Kiserudo to ikawo dhiang' ka dhiang' to inyumo eiye kanyo. Ma en yo maber nikech samoro in gi dhok mang' nikech mar mondo mi iti gi kube mar dhiang' cha ka igoyo yath kuomgi nyalo kawo seche mang'eny to ma en gima kawo mana saa matin koro en gima ber kendo anyalo medojiwo jopur mondo otim kamanió. To sama oselok dhiang' kamae to okuodo mang'eny bende wuok kuom dhiang' kendo kata kanitiere kute moko ma omako tiendege ethuk kokego to nyalo timo gigo lal te sama iluoke kamae. To yorni ber nikech en oluoko dend dhiang' tee nikech sama dhiang' onyumore kamae to onyumore gi dende tee to sama iluoke gi gir go yath cha nitie kuonde moko ma yath ok nyal chope. Kaka ite yath ok nyal donjo maber lakini ka onyumore kamae, yath dhi donjo e dende tee kendo kute tee moko momake gi okuodo nyalo lal tee.